Ne akwongo goyo abal kane pod atin, kendo kane adonjo e pi napoka nagado pi nikech naonge gi lony mar goyo abal. Mos mos mos to napuonjora ma nyaka ang'eyo goyo abal. Gima na otimorena marach ahinya ni nagado pi marach kabisa kabisa, koro en gima nokonya ni nasiko katimoga praktis mondo ang'e magikone tang'eyo maber ma sani to okanyal gado pi.

Polise kelo kwe e alwora kata e kind oganda. Mtokni konyo ji e transportation, kidhi koni kata idhi koni ibrotiyo gi mtoka kata pikipiki. Nderni konyo ji e wuotho kendo nitiere nyaka kuond ma inyalo tero giri moro tidwa nochop milambo machielo to obirochopo e sa mowinjore, iluongo ni carrefour.

Aneno jal ma oyudo gocho kuom jomopogore opogore kendo en gi rem e dhoge, wang'e, ite. Dende oridhore kuom gocho moyudo, kendo jal moro bende ochung' e toke chalo ng'ama ne konye. To en jal machal ni nogo katimo maundu moro, kokamano to ne okwalo gir ng'ato to jopiny oyude morodhe nam oyiech.

Mae koth mosechwe ahinya koro ohula ok mol maber mochopo nyaka e gwenge ochopo nyaka e chirni ne jodak maonge kuma inyalo lu, onge kuma ginyalo wuothe kamoro amora otimo pi. To ma bende kelo ga tuoche kendo kelo thoe koni gi koni koro ok en gimaber ahinya ka ohulni owe mokobar maber.

Mae en kar orako, kendo ji dhi kuno mondo gibed fit, physically fit. An ahere nikech okonyo ji mopogore opogore kidwaro mondo iwit kilo, kidwaro mondo imed kilo tidhi kar orako mondo okonyi mondo dendi obed maber mondo iaye e tuoche mang'eny kaka athraitis gik mang'eny ng'eny maramo del.